Thĩinĩ wa ũndũ ũyũ, ndĩreciria mũndũ ũyũ wĩna huirubaro, athiĩ gũkua kĩndũ ta mahiga, thimiti, kagoto, marigũ kana nginyagia makorobia.

Thĩ-inĩ wa ũndũ ũyũ nĩ ũtũteithagia kuona mbeca cia gũtũteithia mabataro-inĩ maitũ na nyingĩ ĩgatũteithia kuona baida ĩrĩa ĩtũteithagĩrĩria handũ hanene mũno